Obirjini simoit chorwenyun ne kigokeny kengolole asi anai ole testoito tai bat ngebesye en kasar ne kakomach kokoit ak anan abaibait inee en olemii ak omwochi aganee ole testoi tai en somanenyun Ara ko choton ko kiit ne yoityi yoton ak oboiboegitu tuan ak konai chorwengung kole teimi koboto inendet en koraa ko mie inongalal ak chito ne kikomach koik Keny ongololi tuan en simoit so en kebeberta angenge akoi agee si inai inendet nko baibai ak kochomegee en olemii agoi Rani ko kararan kouu noton

Uinywek cheobune yoon otindoi rabishek en aaccount inyun nebo mpesa ko toos yoon motinye maat en simoit ak ko omoche oboishen rabishe choton en oreet akee akoi akee ak ko noton uinwek chobune en sainoton akkora rabishek chemii account ko mouu rabishek chetinye en mokubengung en sainoton ko noton uindab rabishek chemii account anan chemii mpesa nenyun, ko en kounoton komoche kokorom yoon motinye sitimet en konyun ak ko amoche aboishen rabishek chemii account akomotinye simoinyun momii maat simoinyun kasaraton.

Oyoni boishetab mpesa en libanet ko ribot kosir rabishek chekikere amun yoon itinye rabishekuk en mpesa komoite konai chii aketukul kolee itinye rabishek anan itinye silingata en mpesa nengung kobaten inyendet anendet nongen akobo mpesa nenyun olee otinye silingata akoo makoi kochorenan chorik chemii mpesa en roisi alaan ko mokoi korebenan simoit amu n moingen icheket kolee pin chebo mpesa ko ataa, konoton sioyoni boishetab mpesa.

Yoon komoche obirchi simoit abule nenyun asii achilil obirchi chemokenyun ko kounoton koyoche akaat chemokenyun eletestoitai tai inendet ak abaibait inendet ak ororchi oletestoita kasit nee oyoe ak ko kounoton omwochi inendet olenchi komoche obirchi obuleyon nenyun achilil abirun ko osome nyoetab kaat inendet en sainoton ak amwochi inendet eletestoito taai kasishek kyiik en kaa olee omii anan tukukyik cheoripchini en kasaraton ak omwochi inendet ngomii tukun alaktukul chekemoche kiolchi.

Oboishen ortinwek chechang oyokyi rabishek konyitenikyuk en kaa, kounoton amuche oboishen oyokyi en simoit nenyun kochut simoit nenyin ak omwochi inendet olenchi koyokun silingata kobwa simoingung ak kora omuche oyoktoen kiakikyuk olenchi ibchin obuleyonit rabishechu ak ilenchi kokonu babangung ko kounoton ko kararan kot mising iniiboishen oratinwe choton kora omuche olenchi obirchi simoit inendet ak olenchi kobokokun en tuket nekile ak nekile siinyon kekonin en tukanoton.

KIngowal serikalinyon ab kenya kokianyoru kewelutik chechang kabisa en waletab rapisiek chekiotinye en mokubenyun, ako kou noton kokikonon koimutik miissing en waletab rapisiek chekiotinye en kasarato, ko kingowala serikalinyon rapisiek en kasarato ko kikamach kopit uinwek chechang en biik chechang, kora en emonyon ko kouu noton koo kimach kokoromit kot miissing yengowal serikalinyon rapisiek en oret nekibo keny akoi oretab kasari ko kikonech uinwek chechang kabsa en.

Yoon kotinye siling sosom en mokubenyun ko nyolu oboishen en oreet nenyolunot asikosuldaak komonutiet nekomoche en sainoton ak kora komukokse achobchi alee siling sosom kotos olionchi osiosich kochanga koik siling bokol, en kounoton amuche achesanen mucheset en simoinyun kouu amuche aalen kiretit ak obirchi konytenikyuk olenchi kotoreton rabishek alak aalen lanchi anan oboishen en orani ak orani.

Motinye kelchin agetuugul muswoknotet nebo HMI amun muswoknotet agetugul ko makararan en emenyon koo ibu ng'alekab terchinet en kabilosiekab biik en emenyon nebo kenya.ko kou noton komakonu keboisien biikab boror en kipakenge sikotes tai boisionik chebo serikalinyon nebo kenya ko kou noton komonyulu komii muswoknotet emet agetugul ngamun wekse serikalit nebo emet agetugul yon mii muswoknotet konyone ngweny en ng'alekab rapisiekwak.

Tinye kelchinet neoo kasitab sonoek en kwonyik anan ko barnotik che masaek en olietab sonoek komoche kotinye rabishek sonoek yoon kokoib ak konyokonab kochob sonoyatab euut, sikwoldechi biik chechang, ko kwonyik choton che masaek ko nyorchinge rabishek kobun aldaetab sonoek ak komuch inendet anan icheket kotelelchike ak kosomesan lokokwak en somanenywan ak ko kounoton komuche kwolchike amitwokik chebo kila ak kila.

En emenyon nebo Kenya komiten mungaroshek chechang ak ko cheterterchin cheimuch konam barnotiot aketukul ak koyai asikotesta komnye anan asikosich rabishek cheimuche kwolchinenge ingoroik ak ko kelchinoikab ingoroik koimuch chito iyaat mungaretab oldoishetab ingoroik ak ialde en beit neterter ak chebo bii alaa ko kounoton komukokse konam lain mungarengung nebo ingoroik ko kou komii kelchinoikab olietab ingoroik en biik chechang kot mising.

En kasarta akee ko kikamuch aboishen simoit nekisip keliponi en kasaraton ak ko kitun anai olee kokwo barak olienyin ateben oldointet amune sikwo barak olietab simoinoton yekingokarateben oldointo noton komuch kowolwon inendet kolee chang biik chemokyinge simoit neuu anan simoishek cheuu choton en kasari, yekingomwowon oldointo noton kolee sikai komuch koba barak olionoton kochang kot mising biik chemokyinge simoishe choton ak ko kianai olee kiamuch awesan aliban.

Simet yon kapet amuche awo kap polis asiasitakanda simoit noto ak amwa ale kopete kongeten au a anan kokopet kasar netian sikekonan kit nekikuren op. Ko kounoton indopitu kiy agetugul nekayaak agobo simoit noton ne kapet ko tinye ripotisiek tugul polisiek, ko makoi komuch nyokechengan en ngalekab chorset. Imuch kwo ak kochor chito kotab biik ak kometo simoingung ko karun kisupin inyendet. Ko kou noton yon kairipoten simoit ko yeyaak yautyonoto ko mekisipi agot en kasar age tugul.

Eeh, oleataundoi alupan besendo nenyun nebo toretet ne kikitoteton asomanen ak aboisien en tugukab ko amiten en sugul ko inoni. Yon karichop KRA Pin koimiche ngobore kisirin kasi koinome sergalit kotile rapinik en konorwengung nebunu rapinik asikonget kolipan HELB inotokak kobos denit nekikotoretin en kasarta nekikimakyinige en toretet. Kora yon imoche ilipan kotomo agot isich kasit komiten ole ilipandoi asi inam

Temik chebo counti nebo Kajiado koteme imbaret neoo kot mising asikoborchike kokes tukuk chechang ak ko en iman ko inoni, kikotuyoke temik en couunti inoton ak kochob ak kobangange sikobit kotoret serikali, kora komiten biikab kirakaja chetinye ofisinywan neimuche kotoret biik cheteme imbaronok che echen kot mising ak konyor kamuket nebo kokes tukuk chechang en imbaroni choton, koniton okochini kosibet kobiit kotoret serikali en temishet.

Mbiret nekichesoni en hockey ko mbiret neuu nekikweren kiit neuu chumoyot, ko bokomonutt kilach tukuk cheimuche koribin asindo kwerin iteren koliit nebo imbiranitok ko moimuche koumisani, so bokomonut kot mising ingilach asikobos umianetab borto, ak yekakobos umianetab borto kobose rabinik chechang chekoteibe ibeinyaenge, kora kobo maana ngosich chito borto nekim asikotesta kochesan kemit niton bo hockey, kora konyolu kobur komnye chito neribe mbiranoton asimaumisan.

Boishonikab biik chewolu eng' kutuswek cheterter en amdaet kou yon mii biik kanisa konyolu komi biik chewolu eng' kutit neter ko kou noton sikoyoei biik ko sikokuyo biik alak chemakosei kutit neomdoen omdoindet eng' kanisa ak kora ko kararan kokararan ngomi biik chewolu eng' kutuswek cheterter eng' kasartaab amdaet ko sikokuiyo chitugul kora chemi kanisanoton amdoindonoto anan ng'ong'utiet noton ko kararan kot mising' ngomi biik cheu choton en kosorwekaab amdaet en kanisa

Bangandaa temik kokararanit yon bakwale anan kobangani gei chi en iba Kwale anan yon Tomo keyat aliet ab kesek en chemungarainik ko temik oleon KO sibkokonoti rabishek chwak en kasarta ab kesishet asitun Alen keswek en aliet agetugul nemi en kasarta nenyonen ak koraa temik oleon kotam kosire risitishek chwak asikonai Kole keswek achon akachin chemakatin keyal sikemin anan sibakyalen chemungarainik cheyaldoi keswek choton

Otindonikab kenye chekimokobo iman akokikimwaitoen ainetab sondu, ko atindoniot agenge koni kimwae biik chechang kole making'oi kelien sanian, akoo otindoniondenoton kokimongobo imanit, otindoniondenoton kokikimwaitoen kele makoi isas chii komeruu konyin anan komenai imandanyin ko otindonyichoton ko kikororon kot miissing en kasarta nekibo keny, akoo etindonikab keny en eleo kokimongobo iman, amun kitinye kamonut ak ripsetab atindonik.

Aliet Nebo bandek en indonyo kongem chemungarainik Che yaldo bandek en Beit nemii ngweny kot mising nemakinyorunen okot baita kasarta neon koraa ngeme chemungarainik alak Beit Nebo bandek yanganyor bandek chekyoldoe kokakibute en imbar ko Alen Bei nemi ngweny koraa kit nengeme aliet Nebo bandek ko yamuren bandek kosase bik akoba kwal chetililen Ara kokangem aliet koraa

En iman ko yoon kokituye ak choronok chechuket akot kiyemi kengolole ngalek chebo komonut korong kot ketar ngalechon, ak yekaketar kengololi ngalek chekiwoenge yoon kakiyem kot kibur kikakee komomii kiit akee nebo komonut netokengololen kinome kiworike, kichoeke ak kemwoe ngalekab demishek tukuk chemotoretech kot mising anan akot kekolenge lokok kelelen yaani demit nengung kotui kounin ii, motinye surait akot nekararan lakini ko ngalek chebo jokes ichechon.

Yoon tesetai ngalalet nebo muren en muren anan ko chito en chito ko nyokoren mising kwonyik kosir murenik amun kwonyik eleo ko kikiyai kounoton kongeten kanamenywan ak ko nyolunot konyokor kwoony kosir muren amun en ngoliondonoton ko kimwaa kipsigis kolee mokitorokto tich cheketu muren ko ngoliondo non kotinye konetishet neoo kot mising en konyon ak emenyon kotukul.

Kit neyae korik chetinye gei ak rabishek asikoger Kole kaisib ngatutik Kou olenyalundoi ko netai konyalu kekachi kasibet bik cheyae baishet ab rabishek anan bik cheikoitoi besenwagik koityin bik cheterter ko kounoton konyalu kesibchi kesib keger kele kabais rabishek choton Koe mising kit age anan ngetutiet age chemi en benkishrk kyok chebo KCB ko ikochin kasibet Nebo ribset neon kot mising

Bo komonut kot mising ingiburjin agengalallen koburetab keny anan otebetab keny eng emenyon ko kounoton ko eng bik chechang kot mising ko kikonde ngwony otebetab keny ak ngalek che kinyolunotin kisib eng keny, ko kounoton ko makararan ago koburetab keny konyolunot agoi isib asi amun tinye cherset neo mising kou ole kiburto ak bik che koyosekitun anan bokerisiekuk ole kingololjindo bik che terter eng emet.

Bokomonut kot mising ingikochi boroindo barnotik en emenyon nebo Kenya kobois en emotinwekab sang anan emotinwek cheloen, ko kounoton ko kararan ingikochi barnotik kosorwek anan kikochi icheket boroindo bakoyai kasiit en emotinwekab sang ko kounoton ko en keretab serikalinyon nebo Kenya ko kararn kot mising amun barnotik ko biik chetokochepchep ak komuche koib tukuk chenyokowolen emenyon nebo Kenya en tukun chechang.

Amuneishek cheyae bik cheyale akwaldo tuguk asikocham baishet ab rabinik ko yamiten baita Nebo alienyinwan Barak anan yamiten kot baishet neon en ga kochame chemungarainik koba kwal akoib Koba indonyoishek asikonyor koraa baita ak ngamnutik kobun chemungaraik alalk Cheba kwaldechin ichek ak koraa kokararan kot mising baishet ab rabishek en chemungarainik chenyo kwalwech minutik chyok ak kobakwalda iche en indonyoishek cheterterchin akounoton konamen Eun maket ab temik